Magi gin thoth kuom kute ma monjo puothwa ma monjo gik mwa pidho e puothwa. Ka ineno ka isepidho alot to gibodhi to gichamo alodi, to kasichamo alot cha to gibo ketho alodno nikech kut kutegi kosechamo alot to alot ok boti maber. Ineno ka alot tho athoya kendo ng'wony ang'wonya. emomiyo ineno ka ji ginyiewo ga yath to gikire e puodho. Ka isekiro yadhino e puodho to ok gibo chamo alot kendo bomiyo githo. Koro gin ji gik ma ji ok ohero, kendo ok apar ka gin kod nengo nikech ji ok dwargi kendo ji manyo ga mana yore ma gibonegogi mondo kik gicham alod alode mwa pidho. Kata kamano alot nyaka rito kendo ineno ka kutegi ka osechopo e alodi, to kata in iwuon ki itedo to iboneno ka iyudo chandruok kata matin. Samoro iyi bokai nikech en alot mok ber nikech kutegi nosechame. Koro kisegolo alot e puodho to ifwenyo ni nigi kutegi, luok aluoka maler, to ing'ad maber to itedi. Kik ited alot ka ok iluoko nikech kute be gin be gin gik manyuolore kendo ginyalo medre magibed mang'eny e puodho, kata ka ikiro yath, bang' dweche moko to pod giboduogo aduoga. Koro nyaka wati atiya wakiro yath saa te mondo kutegi kik monjwa e puothewa.

Mae en tich maber kendo en tich makelo mor e chuny ng'ato, nikech tijni ok otek ahinya. Ka osepuonji, to in ibedo abeda gi ng'eyo mang'eny nikech, ng'at mora mora nyaka obed gi gima an golo ne godo sauti makata kata kawer to donjo gi wer makata sama ji miel cha, to gimielo wer to kendo be giwinjo kaka igone negi piano mamit. Kata kamano, tijni puonjo piano kwonde mang'eny niwach iyudo ka sani skul masani oket nyaka puonj ma iluongo ni music. Koro nyithindowa matindo tindogi gin bende gisechako ng'eyo go gigi, koro iyudo ka nyathi matin ong'e goyo piana malich, nikech sani ipuonjogi nyaka go piano. Koro e go piano kaeto to ber kendo joma go piano ne jower nigi mwandu ahinya nikech sama giyo piano to nitie kaka ichulogi koa kuom kaka gigoyo piano kanyo, kendo go piano ber nikech sama igo piano cha, in be nitie kaka imiel nikech sama igoye to en be omit ni, koro goyo piano ber kendo joma go piano, kata kamano, ng'ato onego obed abeda gi tije nikech sama iwercha ,to ja piano be goyo. koro mano e berne.

Ma en yore achiel ma ng'ato nyalo timo ohala. Mokuongo en uso e bath ndara. Nitie uso ma ng'ato nyalo timo mopogore opogore. Nitie joma wuotho, nitie joma nigi dukni to nitie joma oketa keta mo mo moketa keta gik gi e bath ndara kamae. Koro ng'at ma tiyo kae, tiyo kuonde mopogore opogore, en ng'ama tiyo gi jo jo delight. Gin jo en e kamp en e kambi ma chiwo ga gik moko ka taya, kendo gichiwo gik mabeyo beyo nyaka simbe be gichiwo michulo mos mos. Koro kambini, en kambi maber kendo anbe nasekao ga taya kuomgi. Koro kisekao taya, nitie pesa matin ma ichiwo to modong' nitie kaka ichulogi mos mos pile ka pile. Samora mora ma idwa tiyo gi tayano, to nyaka ichul pesa moro matin. En pesa en omenda mok nyalo tamo ng'ato golo kendo en ikete mapiny mogik koro ok nyal tamo ng'ato. Koro kuonde ma stima onge kaka alworana kae, imanyo mana tayani to kiseyude i charge e chieng' en ikete mana e chieng' kacha, to ka osepong' to ang' iduogo kode e odi to an imanyo mana kaka ichule matin to in ibet abeta gi taya e odi. To moko be, tachgi nitie man gi radio, koro kaka i sama ineno cha, radio ni be iyao to iwinjo twak mopogore opogore e alwora.

Mokuongo wang'aa oneno mana gik molil ma ogol e mtaro. To mae be en chiro maduong' to nitie gik ma iuoso kae, to gik mi thoth gik miuso gin mana chiemo. Koro gima chando pacha niya, mtaroni kaka nolilni , to osechodhe kamae pod chiemo nitie atiea kae to kendo ji pod uso ausa. Ok onego mtaro ogol kamae nitie onego omany mana kaka ka osegole to itere kata kamoro mondo mi alwora obed maler. Nikech koro kosechodhe mokete kamae, koro alwora bedo molil to kendo mano ok ber, nikech alwora ka oselil to inenou mana ka joma olil. Onego wabed joma ler ma alwo watimo alwora bo bed maler. Mtaro kaka mae ok onego obed ni ng'ato wite chupa. Kaisewite chupa to koro pi dhi kalo nade?. Nikech chupni mowitgi gi gunde mowit gi, emotimo gigo koro pi nok dhi. Nikech de pi dhi, de koro ntie kata pi maler makalo kanyo ok ni bedo pi molil mogudore newach gik moko opong' kanyo ma pi ok kadhi. Koro onego wabed joma ler ma rito alworawa. Wang'eni chupa iwito kae to chup pi iwit ipuko ka. Okni iketo chupa kuma onego bed ni pi ema kadhe. Onego omanychupa be ntie kaka inyalo wang'gi. Uketa keta kamoro to uwang'ogi, ok ni uwitogi e mtaro kamae ma tim pi obed molil kamae. Gimoro amora ntie kama onego owite kendo pi ntie mana kare monego opuke. Mtaro owe mana ne pi.

Mokuongo, tijni timo ibedo ng'ama pache ler, nikech sama isetugo cha, ka idok ot ma iluokori, to nitie kaka pachi yaore. In ibedo kata ka ichako nyisi gimoro to ibedo ng'ama parp piyo piyo. Kata kamano be otimo dendi bedo ma ondisore, nikech sama itugocha, nitie kaka irieyo dendi, kendo nitie kaka gik gik mitimo chikruok michikri sama utogo cha, miyo dendi bedo maber, kendo ok ibed ng'ama dende ingo ma tuoche chando. Kata kamano tijni be nigi ohala nikech sama ji odhi tugo, gi kata jomoko to ntie kaka ichuloga ji. Iyudo kata ni samoro udhi tugo, to ntie jatelo mobiro ng'yo kaka utogono. To ntie pesa ma iketo ga, to ntie kaka idhi pogu gi jatendu mag mar tugo, idhi pogu nyathi ka nyathi manotugo. Kata kamano tugoni be, sani indikega ji to ntie kaka ichuli dwe ka dwe newach mana tugoni. Tugoni be nyithindo ma sikul ma pod tuge ichulo n nitie moko ma giyudo pes sikul koa kae. Iyudo ni nyathi koro osomo asoma nono okawe ne gi jotugogi to ichulone achula pesane e sikul koro en ok obed nyathi miriembo mana ne wach tugo. Koro tugo ber ahinya kendo kiseyudo gima ing'e timo, time atima gi kinda mondo mi oneni ni ing'e time. Newach kosefwenyi ni ing'e tugo, to onge ng'ama boyie mondo iwe.

Mae en otas miloso kendo anene kaka asomo gini, olose mondo orwak welo mondo odhi okonygi e yor choko pesa moro. Samoro pesani ichoke mondo mi otim godo gima long'o ahinya. Koro joma dhi yie dhi e chokruok ma gilosoni, dhi donjo gi omenda, to omendano en gima ber nikech omendano ema gidwaro. Koro ka ng'ato osedonjo gi omendano to gidhi manyo mana kaka giloso gikgi ma gidwa loso gi omenda ma gimanyono. Kata kamano loso gini be nyaka iti gi omenda, mondi mi ilose ma ir orom ji midwa oronegigo, nyaka iti gi omenda mang'eny ahinya. Kata kamano be, mondo mi gini chopnegi, samoro jomoko odak maboyo boyo nyaka iti gi yor ndara to nyaka iti gi omenda be. Kata ka in gi gachi nyaka ilo e fuel. Kata ka itiyo gi yor ndara, nyaka ichul ja piki piki. Kata kamano nyaka iti gi omenda mondo mi iyud gima ber.

Biro e nam kamae kwe yamo kamae en gima keloga mor ahinya nikech ineno ka sama ji obiro e nam, gidhi mondo mi gimor kendo gine gik mopogore opogore. Kata kamano, jogi omor ahinya kendo kaka pi biroga e nam kachwado dend ng'ato cha, en gima ji ohero ahinya. Niwach kata ka isebiro enam kamae idhi goyo abal be. Goyo abal be en gima mor kendo kweyo chuny ng'ato kendo miyo pachi bedo maliw, ok ibed gi paro mang'eny. Kata kamano gichal joka ng'ato kendo gichal joma mor ahinya nikech kaka gin ni ging'eyore. Kata ka gin osiepe, biro kuonde makamae gi osiepeni miyo uloso paro mang'eny kata ka ang' udok ot, biro paroni ni ne wadhi gi ng'ane kama. Koro magi gik makelo mor e aluora kendo miyo kata sama udhi, un be ubet gimor. Kata ka utimo gik moko kono ma uchiemo, gigo te ubiro bedo ka uparo saka ka saa saka saa kata ka ubet to uparo ni ah, anto ng'ane to wachamo godo ngima. Mano kende.

Mokuoongo aneno yo ma ng'ato nyalo golo go omenda ne koa kuom bengi. Kata kamano ka itiyo gi bengi, nitie yore mang'eny ma inyalo golo omenda. Mokwongo inyalo golo agola e yi simbi kanyo. Nitie kaka giloso. Nitie gik midiyo to pesa bowuok awuoka e simbi e akaunt ni mantie bengi. Kata kamano, inyalo biro abira e bengi to ipango apanga lain to igolo e cashiers manie bengi kanyo. Katakamano inyalo biro mana gi kadi mari tibire e ATM kae tigolo mana omenda ni. Kendo e ATM kae yore yot tiyo kode yot ahinya kendo ok ibobudho. Kendo omenda ni bo wuok piyo piyo. Kendo onge gik mang'eny mi bo kwayi. Ibokwayi mana PIN mari mar kadi kod PIN mari mar bank. Tokiseketo aketa tigolo agola omenda ni to mano kaka igomo tidoke ot. Onge gik mang'eny madwarore kanyo kendo tiyo kode ok tek. Kendo ineno ka itiyo kode miyi yot ahinya. Kata kamano inyalo puonji kata ki kia tiyokode. Kendo oparona mana diere mane adhiye bengi kendo mokwongo ne aluor ahinya kadonjo kanyo nikech bengi en kama gik moko timore mang'eny kendo inyalo luor ahinya. Newach inyalo hang ni be. Koro ne aluor ahinya kata kamano gini kaka nopuonja tiyogodo nyaka sani wiya pok owil kode. Pok owil godo. Kore